Ore ena naa eramatare oo lukung'uni, ore tene wueji naa kegirai aaramat lukung'uni egirai aarishe irpidilak arashu enkae toki naji payapayan. Neeku kegirai aapik kuna lukung'uni eilata arashu olchani oarieki nena tokitin naaji payapayan peyie mepuno aitanyamal lukung'uni amu teniyaku te nkumoi naa kitasas elukung'u mitoki aata afya sidai.

Eeh kore tenewueji naa kegirai aramaat lukunguni. Kore kuna lukunguli naa keiloo ajoo etigirai aramaat te kiwango sapuuk kikumook ninchee. Naaku kegirai aitoti neishoori endaa. Neishoori sii enkare. Naaku nia siai egira kudoo ltung'anak aas tenewueji tana nkaata. Kore sii enkaai naa keilio ajoo keitaboloki nepiiki wueji arashu ewueji nelala . Nebulunii tewueji noshii neiraang' kewuare pee etumokini ataramaat. Netumokini atooroki arashu aisafishia nenia ajijiik enye.

Ore tene naa ore entipat enyee naa kegirae aitubulu inkashuin kutiti inoshi nainyianguni nilotu nipikaki ositima pee etumoki aitubulu ore Kuna kashuin naa intubulu metii noo ngotonye aa inkashuin ake oopeny teretoto ositima pee isho enkirowuaj pee etumoki osesen lenye aitubulu aitoboraki neeku ina pee egira kulo tunganak aramat Kuna kashuin egira aretoki pee etumoki aa tubulu .

Ore te emurua ang' naa kiramat ilukung'uni, arashu imotonyik, te ewueji nebo. Naa keikenori, too inkajijik enye. Ore kuna lukung'uni ena kata, naa keluo ajo nooshi lukug'uni naisho. Arashu noshi nekijo mwerani, naa ninche, keikenori teine wueji, neishori endaa, neishori enkare teine wueji ake neikenoro, nepuonuni ade ake aitayu ilmosor, eitobirakaki enchoto eyiolo ajo ore ade ake peaku keyou elukung'u neitayu olmosori, naa keata ewueji nalo apik, newuoi ade ake aitayu lelo mosor teinashoto.